Maape taa nabo o nabo, kipuo aimaki nkitayunot uni enkima tonkajijik ang. Ah ore enkitayunoto nabo enkima kira yiok irmaasai, naa aikumok oleng. Eetae enapa ninang'ie osoit olikae, nitayu enkima. Amu ore nataapa tesamani nemeetae apa intokiting naitayuni enkima enaa nkibiritini. Nikiata sidi enkima nauluni, ah neeku enaduo naa ninye neyiolo irmaasai eton itu elotu ena onkiresa, aiko nejia. Nikintoki apuo nabo o nabo eetae si di enakima ositima naewuo tenkariki ena technology nanotito ashu ena ng'eno nanotito enkop, neeku aitoki naiko menoti enkima. Ekiata si di ai kima, matejo nai enakima enkolong, ah ena naa nawosh isolai enkolong, kitumie si di enkima. Amu elo nai nepejo ntokiting nikitumie enkima, kitumie si di ata enkima nai naichaajieki simui, naichaajieki naduo redioi ontiifini, ashu kuna tokiting ake sapukin nijo laptopi naitumia irkijanani ashu iltung'anak lekunolong'i, neeku idol ajo eetae inkoitoii kumok oleng natumieki enkima. Aiko nejia. Neeku kajo ine taake nanu aitabaki, ee.

Eee mairiamari taa nabo onabo, kipuo aimaki eneiko teiinger oltungani enkarna ino tena toki naju KUCCPS anaa igira alo aing'oru kunaa enkisuma eshumata unifasiti okolej, ore te nabo, naa inger enkarna ino, enaaa enaigero te nkardasi emusho entamata emusho onkilasini ongwan te sekondari, ana saisi maitaa aajo saisi anaa Leintoi Johnson kiptoo,o ashu enaa enatiu enkarna ino te nkipande. Neaku ilo aitusuj enaa enaigero te nkipande. Engas aaku enkarna enkang' inyi naaku ne kwansa, neitoki ana arna oongiresa, ana arna ninoto itii sukuul ashu nitujung'o ashu nikinchoo ntoiwo ashu nikinchoo ilmwalimuni, nesuji naa arna apa ekubatisha ena nikinchoo ntoiwo pekiini. Ilo sii dii asujaa kuna arin inono metaa iyolo ajo ketii ena enaishaa, meata aitoki nitung'aiye ana nai te inkarna eitu ingerr enkarna aitobiraki, amu iaku naa inyal esiai ino tedie te shumata, naaku matejo nai teneaku tenikilidunye enkarna Leintoi naa akishi ajo ingerro enkarna Leintoi enaa eneishaakino, matejo nai tenaa enkarna Kiptoo ningero enkarna Kiptoo anaa enadechi ino, emetii aitoki nitung'aiye, ata nai ejo nusa naaku neja etiu enaa nena inkule.

Kingiraa taw saiisi apuo aimake iyeunot arashu intokitin naanarikino peyata oltung'ani piyaas entemata tolosho le Kenya eimu ena toki naji internet ,ore tenabo oo nabo eng'as aaku enarikino niyat esimu sapak iyat matejo nayii entoki naijo laptop aashu computer piitumoki naa anoto ena temata aashu entoki naa nikirewakinyeki eniyasie ekenarikino sii dii ninyang'u entoki naji data naa ninye naa naishoo metaa ingira atumore ilomon lemisaa enee wei nikiterewakinyeki enitii oonifaa sii neibung'ita esidai tine wei nitii eimu simuii, enarikino sii dii niata account sidai enaa ene sukul amu ninye naa ijing'ie matejo naii anaa entoki naai portal ninye itumie kuna temat, enarikino dii sii niyata enaa enkarna enaa enaishaakino niiata sininye idiabod oo sukulini aashu enkisuma enaa eniata siye, neeku enarikino naa inkarn sidain natii, ekenarikino dii sii nitii atua ormanyara aashu eweji negira naa mekinyalaki esiai ino niyasita meeta orbwa arashu meeta enaa enilo aasie ewei netii inkinejik nailepilep arashu imotonyik neaku idol ajo ikinyalaki esiayi ino tenkisuma neeku teniton tewei sidai.

Manyaakiti taa saisi aimaki eneiko teknoloji e IEBC elosho le Kenya nikilimu ajo kainyoo eyas ena IEBC, amuu eweji enkikena ene, naa ninye naitasheki esiai esiasa. Ekeimu sii dii enkoitoi emashinini, enatoki tenilo aisajili ashu eifaa nieta enkipande amu inakata itum naaji ashu itum ana toki naa e IEBC. Ore eimu atua kuna imashinini naa ketum olkimojunoo, entukunyata elkumojunoo le iltungani, netum sii dii amu eilanglang enkomom eltungani ,metaa meyau eshida anakat, tenetumi nai enkiti ishida, netumi aatayoloto. Ayiolou sii dii enkipande oltungani aashu kurra eltungani eimu anatukunyata elkumojunoo, aa eitadolu naa sirka ajo enaa kera ne olopeny, ore siii ebaki ematokea naa eitaini inatakata eidipaaki atoosh kuraa, naa eimu oloing'ang'e ashu kuna poling',kuna wejitin natoosheki kuraa, peetum ltungana atayiolo aajo enga'e oima kang'ae otabarare. Eketumi sii deii enkae nkisuma enatoki naji jiografia pee eyiolouni aajo kebaa ena wood nagirai atii, ashu kebaa ena constituency natumieki kunakurai ashu kuna kipandeni.

King'ira taa tanakata aapuo aimaki inkiasin tiatua huduma centre. Keng'asa aaku oore huduma centre ninye naitau inkipandeni ninye sii nekishukoki iminie ninye sii iilo atumie enoshi kata in'dipa atudung'o niaku iilo atumie enkipande iino. Eetae sii toi enkae ardasi naji NHIF kuna osipitalini ninye taa toi iilo atumie naa ninye idung'ie, itumie elaata tiatua huduma centre

Kigira taa saisi aapo aimaki enkilepnye ormarei, ore enkilepunye ormarei naa enkilepunyete ormarei te lulungata, aa te imbaa ebiotisho oaa eseriani oseseni, omali amuu nkaririsho malii, nkaririsho sii ninye ebiotisho osesen, ore sii te nkilepunoto ormarei te siai enkisuma naa teniya inkera sukulini sapukin, na keret oleng inkera too ilkasin, menotito ilkasin sapukin oleng te nkishuie taisere. Ekeret sii dii inkera menotito ilkasin sapukin oisho iropiyiani naapo aibung'ie enaduo ang'itie enche, naaku idol ajo ereteto. Ekeret si dii menotito baata sidai inkera enaduo aang' ashu eladuo ormarei ootaa oilepunye biotisho ormarei, neret sii inkera metaa keata afiya sidai enaa biotisho oseseni, neret menotito indaki sidain tengaraki naa ekarsisi. Ekeret sii dii ena nkiliapunoto ormarei menotito iltunganak inkajijik sidain naamany, naaku eitodolu ajo esidai oleng. Ekegol intoki atum siatin naijo inchidai oosilen tengaraki keata olkumati enaduo ang'itie neata iropiani oleng. Ekeidim sii anotito ntokitin naijo simuii kuna laputoopi ashu enkompitani tengaraki eata iropiyiani naidim ainyang'unye neret sii te nkishui enche e taisere.

Ekigiraa taa saaisi aapuo aimaki ajo kaji eiko intoiwuo olooisumita enkera enengamu esidano enkitengena etaata too nkera enye , engasaa aku epuo kuna toiwuo arashu oltungani ogira aisum enaduo kerai angamu dupoto te kuna kera engasaa aaku tenaisum enkerai netiu enaa nanu oisume a maitoki sii dii ntokiting enkop pookin aitanyamal aata enkerayiai naisume ore oladuo sarge lai naijo ake nanu amu amtejo naaji anaa intokiting naijo ilkesin ninye laalo aininingoki matejo naaji maning ena kutuk oo lashumpaa ekingeresa ashu maaning naaji kiswahili neeku enaduo kerai ai nalo aitasheki toladuo kesi matejo naaji enaa esiai enkop arashu esiai oo nkujit etaa ninye enyamali sapuk oleng inaa tenkop olmaasai neeku ninye naalo aitasheki aloito asuj esipata oo nkishu ainei nelo si nelo naaret kuna kera enaa naji mayiolo esimu ashuu inkarn esimu neeku ninye laisumaki neeku idol ajo eretoto oleng tenikiisum inkera ang toomuruaitin amuu iyiok ake eshukoki inaduo mali ang naa ore sii tenisuum enkerai neyau entaisere sidai aa elotu sii dii ailepie ilo marei nepik enkae roruaata neeku idol ajo embae sidai oleng tenikisuum inkera.

Kegirai na sai apuo aimake ajo kaanae eas emurua ashu serkali peret lopeny enkop pwpal enchangar kengasa aku ore esiai enkulukuoni ashu esiaia olchambai netaa osomit to kwapi ormaasai ikonyatie kulo tunganak ogol irparakuo mpisai lchambai kulo lemwwta enkidimata naa ore enkoitoi nabo nangasa apuo ena neetae irkiuwhim lormaasai akiyae orkiu nikingwani ajoki iyie oota makosa miata yie makosa ashu ore eniata nitapashakine nerish ntae irmaasai amu meeta eniko peeta langar kina larabali meetae si kiti enkae loitoi eserkali amu keetae sheria aa matejo nai iruko oltungani ashu tenkaraki indipa apa atimiraki nidipa atasha niyieu nilepie bei nitubapa ielewana neaku enkoitoi esheria na narish ntae amu oee ake pigil orningo litipika na ilak ropiyani kata uni onaapa nitalaa neaku idol ajo enyamali oleng kakw ore eetae serkali ormaasai mitoki aata enasia.

Maairiamari taa nabo oo nabo aloo aitayolo tofauti naata olchamba lolopeny olchamba loolkumok, epaasha sii dii ira oramatiek lolchamba lolopeny olchamba lolkumok indiim oltung'ani atundungdungo olchamba lino maakewon matejo ore olchamba linoo naa iyie ojo kejing' ilmeregeshi ende, kejing' elker endee , kejing' iltawoyo endee , kejing kuna tare naata olmeregesh endee naa iyiolo naaji atudung'dung'oki olopeny iwojitin arashu olchamba lino ,niyiolo sii duo aimanejoo too rereni sidain olchamba lino alang' olchamba lolkumook amu ore sii duo ninye entoko ijo siasa olchamba loolkumook amu inepu ake etii ilarabali , neeku mening'uno neepuo anaa manyorr ilukuny epopuo anaa maare ata teneraa tomon netii iloibung'a netii ilemeibung'a neeku idol ajo enyamali olchamba lool tung'anaak kumook oleng' nejoo ilkulikae maatimirr , neejo ilkulikae maitaasa enasiai mailepunye matipik inprojekti , maatipik naaji inkishu naaponiki iyiok ropiyiani , neeku idol ajo egol epaasha olchamba lolopeny olchamba lool tung'anak kumook amuu meeta naatoi oltung'ani lidutie oltung'ani olchamba lino aayie ake openy nemeeta oltung'ani linosie enkiguana ajo inji ayie naitaas olchamba lai ,neeku sii maa jii enchankarr epiki , teniyiu oltung'ani nimirr olchamba lino naaji nemee enkiguana ilo ainosie iltung'anaak ajoki kaa kiata ashu teniyiu nintaas enintaasa naa iyie eitegemea olopeny .

Eh kinyiakita taa ashukunyie kipuonu aaimaki faida maata olchani tenincho olaramatani, olaturoni lolchamba aashu oltung'ani oramat iswam. Kengas' aaku kore title naa ijo erepet tolchamba, engas aaku idupore oladuo shamba lino, kengas aaku ormoniek lino ele shamba intumia sii ena loan ino ena title ino itumie ilooni tekuna benkii esirkali, naa mikimitikini amu eyiolo naji entoki naya teneaku italaikine atalaa. Ekibooyo sii dii ilarabali ah meeta sii dii oltung'ani oisimunye ake nejo olalai ele shamba, keeta naa title deed naingor sirkali amu iata naa esipata naa kore sii dii enaa irpolosien mitoki aaku kumok ilarrabali liatw title deed. Uh ilo sii dii oltung'ani ashumakino olchamba lino liunito arashu ilo aitaas enintaas amu keeta naa iyiolo naa ajo olino tenkaraki naa ena title deed naitodolu ajo olino ele shamba. Keaku sii dii orkereri sidai aashu enjungore, nintijingua naji matejo te papa lino nintoki aisho nkerra inono, nisho nena kera kulie neikunari nejia. Keponaa sii dii olchamba matejo ena rishata nilo aamir.

Kigira ta saisi aitoki aimaki inyamalitin olchambai lenkampuni ashu le communal land. Na ore nyamalatin e kwansa na meetae title naitasheki naji metaa eng'as ninye aku erripiet oladuo shamba. Neeku miboyo si di enkikomboaroto olchambai terishata naado. Ore si di olchamba le communal land naa olchamba lorkumok. Neeku ebore ilarrabali meeta ole mejo enai ene, netai si di larrabali torpolosien neku idol ajo enyamali sapuk oleng, naa ata si tesiai ejung'ore idol ajo keeu enyamali oleng. Enyamali si di ah miyiolo oltung'ani aitiriki inkishu neeku pi nkishu kumok oleng, nainyal di ninye naji nena kujit nitunyoki enkop, niar osunyai itayu irmutaroni enaduo eruko inkishu, ore si di ewoji enkampuni ashu enolosho, naa edung'i irkeek ake amu meeta oltung'ani lemejo kaata sinanu sheria naitasheki paas ena wena. Mintumia si di entoki orkumok atumie kuna ropiyiani enaa loni, neku idol ajo enyamali. Aidol si di ajo medupore ilaisotuak ashu ilaramatak, loturisho ashu losuam, tenkaraki midim aikontrola entoki orkumok.

Mariamari taa nabo onabo kipo aimaki entungani tenilo, teniindim olkasi matejo naii tengaraki emoruao nigira alo aang' ashuu reteni nitipika iropiyiani, kuna nikipuo sirkali alaak tengaraki igira alo aipang' te ilkasi, kore sii enilo aitaas mpisai kuna epenshon te nkitokirat inono, naa ipikaki keon seseni tengaraki itamorua naaku mee iltungani oota aiweji nagira aingor, naaku ilo nai ninye ashetie impulooti metaa ninye ing'or ashu ninye eweji ninosie enkurmwa, nilo sii ninye ainyang'u isuom piitum naaji ninye enaaa kule, matejo naaii tanaa tengaraki oltungani le mokore eidim ainoso kuna daki naagoli tengaraki emoruao, nilo sii dii aitaas nkule sapukin na ilo sii aitarunye nkule mbiasharani naayau iropoyiani naaku idol ajo dupoto naii tenilo aitaas siatin naijo nena. Ailo si dii naaji amir iropiyiani inonok aisho ilbiasharani metaa ekilaki naaji musho ewiki ashu musho elapa enaa ashu enaaa olning'o nitipakinote intae anaa te ilari iyeu nilikilaki tana te nkolong dei ninye naaji peekimbung' naa amu itaa naa iltungani naa ipijake ltungani tarueshi amu mekure naa eata aioitoi nigira aing'or piitum iropiyiani indipa naa atupuk te ilkasi le sirkali metaa ekinchooki iropiyiani.

Mariamari taa nabo o nabo, aloo aitengen engolikinoto sapuk te enkingurata oo iropiyiani, ore enkingurata ooropiyiani naa iropiyiani nimbung'uta ashu nikitii inkaik, ashu natii esimu ino nemeikenoro nai te mufano. Matejo te inkinyanyukoto iropiyiani ninapita te embene, mijo sii ipukoo ieta iropiyiani te imbene, neaku engolikimonot ina, engolikinot sii nai ataasa oltungani olchunati too iropiyiani nimbung'ita te inkaina matejo nai anaa iropiyiani oo inkardasini amu mea naa iropiyini natii mpesa amu elelek naa ninya nena, naaku ore iropiyiani nidolita ajo nekuna, inya ake pooki saa, ashu iropiyiani nemee embenki etii, naa iropiyiani nena naa inya te kwonsa, naaku idol ajo kegol iyas oltungani inchumari, kegol ninye ipik reteni naaji enintaas ashu oaai lkasi lino likae sapuk, naaku idol ajo enyamali oleng. Engoloto sii dii iropiyiani ninapita ake duo too imbenia ashu nigira, natodua iltungani te simu amuu ekindim ninye atipika nkishui ino batisho ekiarr lelo tungana petum nena iropiyiani naaku idol ajo engolikinoto sii ina, naa engolikinoto sii ninye iropiyiani iyeta naa kutiik amu meata sii ninye neas ntoki kiti, meata nikisaidia, meitai oltamoiyai, neya enkerai esukuul, neya enkop naaku idol ajo.

Eee, kigira taa saisi aapo aimaki eneas ltungana oitacheki ilchambai oltaitoli peeakikisha ajo ketii ilchambai enenare, aa engas aaku ore oltaitol ilchamba naa eripet, aa ninye naa naitasheki ashu olmonek oitadolu naa ajo olino ale ichamba, naku engaas aaku esidai oleng tenieta taitol, aa kerip eladuo ilchamba lino. Esidai sii dei kulo tunganak oorip ilchambai amu keatae naa enkopis naduaya esiai enkop, neatae si dei sheria naitasheki enkulupo neaku ore naa ake aishida naa ninye ikwetiki. Matejo ore sii enkae sidano naai teineta oltungani ena taitol diid, aitumie sii dei looni niasishore ashu idupore dei ninye ale ilshamba lino ashu indim naii aishoo ninye meikomboari kake eata naachi entoki naitasheki ajo lino ale ilshamba. Nemincho sii dei ale ilshamba ena taitol olchamba lino metaa ketii batisho aaninye naa ing'orita/ Ore sii dii ieta ena taitol naa kengs aaku ilo dei arip olchamba matejo ena te siai oolpolosien arashu neitadoiyo illarabali tengaraki meata si dei oltungani ake oshurunye nlikisuraki te iilchamba lino aa ieta naa ena ardasi naji taitol a ninye naa naitasheki ajo olino ilchamba.

Kigira taa saisi aapuo aimaki ingolokinot naimaa laramatak oota ilchambai kutiik pee erip ilchambai lenye. Angas aaaku ingolikinot duo ninye openy tenieta ilchamba kiti, ore yook kirs laramatak loo siom naa enyamali tenieta ilchamba kiti amu ore te ilmaasai naa mira toki imieta inkishu ashu mikuda ata ieta iropiyiani nimieta inkishu, naa ekidol ake yook iyie neaa ira laisinani. Naa ore nai ilchambai kutitik inyor ake ltungani inkishu kumok naaku idol ajo meidim ninye enaduo nkishu inono, mikiindip ninye iyie openye tinijo aasishore, naaku idol ajo enking'abaki ta aikata, naaku eshida ina sapuk oleng. Etii sii dii inkae ishida naimaa ltunganak oota ilchambai kutitik aa tenebau esiai enjung'ore,a ore sii peaku enjung'ore, ore naa yiook kira ilmaasai naa eishua oltungani oleng, neaku teneya nai tomon, nieata enaduo ekai tomon, ore tenijo alo adung'dung'oki eidipa ataa eweji napik ake oltungani enkaji einiapu enaduo kerai, neitoki sii ninche aisho amu mijoki sii metaa meisho. Eyau sii engolikinoto matejo nai anaa ena rishata idung' ake ashu impotu osaveyai metudung'o, ore sii ninye olchamba kiti naa egol sii nai amu kieki naii ninye iyie garama openy amu diung' kake ekiti naa ore iropiyiani nilo aitumiya aisho ale saveyai naa iropiyaini kumok oleng, neaku engolinikinoto ina.

Kigira aapo aimaki ilchambai oodaareki te murua aang' ashu kaji eiko pee arara ltungana eworo lelo chambaii, aa engas aaku ore kulo chambai odaareki naa ilchambai le murua, kulo likijo communal land, aa ilchambai naa le murua pookin, aa engas aaku etii taa ilarabali kumok oleng amu meata oltungani lemejo lalali ale angaas sii aku peibooyoru pooki toki te murua amuu ara ninye esunyai naa ekuroo inchoo, netii endung'oto orkeek amu edung' ake kila mtu irkeek amu ejo, kaata sii nanu esheriaa naitasheki tale ilshamba, naaku engas aaku enkoitoi ina a ketii sii reteni naapiki peeara ilparako, aa neaku keatae bood naitasheki enaweji ashu eatae lootegeluaki ajo inchoo eitasheki pee eduaya kuna malii emurua, pemeitoki ltungana, ilparako aapuo aaraa too ntokitin epesheu nemee ninye enkunenje. Keatae sii enake oitoi naitengeni ilparako kulo aisomak ashu lkuruseedi anaa batisho ashu entoroni elarabali te murrua, olarabali ajo dei incheriani naapiki ore peekimbung'i tengaraki ilshamba.

Ee mairiamari taa nabo o nabo, maitayiolo golikinot sapukin natumi egirai aing'oru internet tenkisuma emakeon. Ore tenkisuma emakeon, naa enino yie oltung'ani le oitasheki keon, ah entoki najo ilashumpa private. Ah ore enakisuma, eimaa si egolikinoto ena kisuma oloing'ang'e, ah elelek nai itii ewei netii orkelele, neeku mekincho ninye isuma aitobiraki, arashu migira atum aitobiraki kuna ampunini ashu enewoi neimu duo kulo omon ashu enakisuma ino, migira atum aitobiraki ashu mikigira abaiki tesidano tenkaraki matejo ore nai data mesidai temurua inyi, ah neku idol ajo egoloto sapuk oleng. Ah ore si enkisuma emakeon neme kila mtu nabaiki, ah egol tadi amu enolopeny, neeku ore neku si enyamali toltung'anak lemebaiki matejo toltung'anak laijo ilaisinak. Ah egolikinoto si dii, ekeimaa si dii iltung'anak inyamalitin, ing'oru tena kisuma emakeon, meeta nai oltung'ani lijo kaikilikwan enatoki, meeta oltung'ani lijo katumie ereteto esiokinoto, ah iyie naake openy otii ashu ilak nai oltung'ani obo likigira aisum, ashu sukuul, neeku idol ajo

Eeeh, kigira aapo aimaki olarabal le nkop najii ukrein onkop naji Rashia eneikuna peinyal bei eilata e petroleum te loosaen le Africa, aa einyala ninche enkiliapata ebei eina ilata, etaa naa emeeta chaake Africa ate tiatua enkishu ake emanita peinga alo losho le boo, naa ekeilepie si dei bei elototo orbaribarani tengaraki enaa nailiap beii ontokitin ashu beii eilata. neilepie sii dei ninye ebei oontokitin ooltungana oomirisho. Eyauwa sii dei enyamali tee tena ilata naeuni oshi te enkop e Rashia etaa naa kegol eboo ashu emekore ninye ebau pii tengaraki naa elarabal ogira aimaa enkop najiii Ukrein. Naa etudupore sii dei ninche kulo aitaiyok le ana ilata tengaraki mekure eipang' ena ilaata alo inkwapi eiching'a, eyauwa sii dei ninche ale ilarabal esiai oomaketi ashu oo sokonini, naaku eawua enkiti wushaushi metaa keeta ltunganak olng'ash epuo aamir naduo tokitin enche neitadoiyo beii enaduo ntokitiin enche etaa kegol abaki enaduo ila sokonini te rishata.